Gĩturwa kĩa mũthamaki wa Kenya, nĩ gĩkoragwo na ũgucĩrĩria mũno nĩ ũndũ andũ nĩ makoragwo na kĩoneki, atĩ mũthamaki urĩa wacagũrwo, nĩ ekũrorera akenya, motungata ma gĩthomo, ikonomĩ ona motungata ma gĩthibitarĩ.

Thirikari nĩ ĩhotete, tondũ nĩ mahete macukuru kompiuta na gũkorwo na intaneti na arimũ mena ũgĩ na ũmenyo wa kũhũthĩra kompiuta. Kerĩ, thirikari nĩ ĩheanĩte mũtaratara wa gũtũmĩra kompiuta, na ũrĩa arutwo mangĩthomera na intaneti.

Ndĩreciria nĩ gĩikar,o kĩrĩa andũ macemanagia hamwe, gĩikaro gia gĩtĩyo, na gia kũririkana, mĩtugo na thĩna witũ tũngĩcemania hamwe na gũkena, kana nĩ gĩikaro, kia andũ kĩrĩa macamanagia magĩtua maũndũ ma bata hamwe.